Gik makelo mor maneno kae achiel kuom gi en lum. Ma pith mar lum ma ng'ato osebedo kabeto kendo keto e yo mopimore mondo koro aluora mare obed maler kendo gi lum moti maber, manie bor marom kendo omiyo lum lee mager machalo thuol ok dagie. Kendo miyo bedo mayot ne nyithindo mondo otuge gi kwe maonge le moro amora mahinyogi kendo maonge lum moro amora magwarogi kendo ng'ado pien dendgi.

Ma achiel kuom oula mosebedo ka ywero lo kendo oketho cham kod yiende mopidhi e tie mang'ayore. Kuom mano ji pidho maua koda yiende moko magemo maua motegno mondo omak lobno kik ywer go oula. Ma timore ka koth ochwe mapek kendo ma timore ka tinga opayo wang'ayo. Jogo maloso wang'apaya ok pa yo. Tie lobe go moting'o yiende go kendo omiyo tiende yiendego dong' nono. Ma miyo yiendego moko kuomgi dhi tuo kendo ok yagi.